Ore ene ponari ilmaembe, tosokoni, neponari iltunganak loomirita ilmaembe, niaku naa ore iltunganak looyieiu ilmaembe naa iloshi ake loinyiangu. niteru iltunganak loomirita ainyiangu too mpisai, teniaku ilmaembe kumok. niaku ilmaembe abori.

Keishaa peyie eisho government ilairemok ilanterera te bei nalelek. Neishooyo sii fertilizer oo mashinini te bei nalelek, naa kisaidia ina tenkiremore neleleku endaa nairemi. Ore mpisai nainyang'unyeki endaa nelo abori too lainyang'ak.

Kiaku ninyang'u irkumok, ore enkae naa neponu ircustomani kumok ainya nekiponu ainyang', neponu irkustomani nkejukok ning'uari inoshi ake nainyang' neponu ewuei nitii. Neeku metii enkuretishu te nkinyang'a, ore ene mwisho naa neeku ircustomani kekinyoraa.

Ore ene dukuya naa inkitoi torok, ore eniare naa irbrokani eiteru te mukunda oo metabai ilainyang'ak. Ore enkae meetai inkajijik naashumieki endaa, ore enkae olameyu we mpurore.

Kifaa peyie isupport serka serkali ilairemok, ore eniare neitasheki inkajijik naashumieki endaa neshetaki. Ore ene uni kishia neitobiraki serkali ilairemok iltururi peyie iidim siinche aatimirisho ajo naa sinanu cooperatives. Ore enionkuan neibooyo kuna daikin naalelek naagirai aayau olosho lang'. Ore ene imiet neitasheki irbrokani meirony ake ilairemok lang'.

Ore enelotu olameyu netoyu inkaitubulu nelauni endaa tosokonini neilep bei ontokiting nelaikino irkulie ainyiang'u endaa amu mebaiki ore ilairemok loitegemea enchan neinyiala biashara enye ore enetii enchan sapuk neinyiala endaa tolchambai niaku meimayu irbaribarani ore enkikesare niaku enyamali neye nkishu ontare tenkarake imoyiaritin nayau enchan sapuk.

Ore eneilep bei niaku ilairemok kumok neyieu neirem irpayek kitunguu olnyanya niaku sii irbrokani kumok neiput osokoni iltung'anak niaku ketumi isiaitin enapare onashumi intokiting ore peyie edou bei ore enedukuya naa kepal ilairemok airemisho ore eniare nedou biashara ore eneuni neibelekeny ilbiasharani imbiasharani enye ore eniong'uan niaku kemiri intokiting tiasara sapuk oleng.

Keisidai taa amu ore nabo naa ketumito biashra. Ore enkae naa keeta wejitin nemirakieki enaa cooperatives. Ore enkae naa keyiolo enkinyanga oleng .eeta sii esiai nkukui ,naa ketaa biashara amu kisidan irbaribarani naa ketumito lainyangak toosokonini .Ore ene musho naa kegira sii county government aibung enkaina amu kegira siininche aisho irkeek loonkukui aramat nkukui enye.

Ore taa tolameyu naa metii nkujit onkare ore toonkolongi enchan nekitu nkujit nesapuku sii nkishu ore enikiidim ataas naa ore enelotu olameyu nekimirr nkishu naashalaa peyie kimbooyo hasara nekimirr nkishu kulie nekingua nkuti nekiindim aataramat nekiudu enkare toltingaai nekijing' atua cooperatives pee isaidia iyiook tenkata olameyu.

Ore ene dukuya naa tayiolo ajo, kainyioo igira aitaas mpisai inonok. ore eniare naa igero doi pooki toki olchampa. lino te buku. ore ene uni. tayiolo ena iasita iatobiraki anaa misidai esiai ino. ore enionguan. tangasa tayiolo ajo kainyioo igira aitaas kunapisai pee intobiru business plan naa ninye ake isujita. pee iyiolou ajo kainyioo ass. kaayaki faida enaa maayaki.

Ore ene dukuya taa taka tang'asa nkilikuanu to osokoni eton itu iirem. Ore eniare ntumia esimu ino ng'oru lairemo ilairemok niyiolou intokitin naasita. Ore ene uni ing'oru intokitin naagiai airem too nkolong'i oo too nkatitin, ore ene ong'uan ng'oru ilainya ilainyang'ak eton itu ikesisho, ore ene imiet mimir ake te bei hasara enidol ajo esapuk ilairemok.

ore enedukuya naa meetae impisai naiterunyieki enkiremore ore eniare meetae inkariak, ore ene uni meetae inkaitubulu, ore eneng'uan meetae inchembei nairemishoreki ore ene miet meetae eng'eno, ore eneile naa imoyiaritin, ore enkae etae emburore ore enkae meetae sii biashara meetae eweji nimiraki intokitin inonok.

Ore ene dukuya naa ore tenakata naa ekiata enkare. ore eniare, nikiata orsokoni lormushele tenakata. ore ene uni kiata sii enkiteng'na enkisuma. enikiirem, olmushele. ore enionguan etaa kelelek inkaitubulu olmushele. ore ene imiet egira sirkali aisaidia ilairemok amu eimutua olturur le ncbb. misaidia olorere loogira airem olmushele. ore enkae kiata ilchampai .kiata sii te akata ilchampai. pre ene musho naa meeta biashara olmusshele shida. megol anaa enorpaek. kelelek.

Ekinguraaa emua. naa kifaa sii peeki record .kule naitayu. nikidol ajo kajo oshi itayu. nikidol ajo kaji oshi ing'ua. nikingor sii osesen enaa kisadai. nikingor ilarin le nkiteng. nikinguraa enaa keeta lala. nikingor tabia enkiteng'.nikinguraa sii enaa kesipa ajo ene kule.

Ore taa nabo naa akintau eria. Ore eniare nikiwosh olchani nikimbooyo imoyiaritin. Ore eneuni nintaa aaa aitalam peyie ebulu aasidan megira aasoto tewueji nebo. Ore eneonguan nikintobir enterit aapik embolea, ore eneimit nekirrmisho tenkata sii naishiaa.

Ore enedukuya naa keaku imetii imoyiaritin orkurt tiatua inkaitubuu inonok. Ore eniare keisidai too ndaiki naijio kapej onkaroti Ore eneuni keya enkara sapuk egira aabulu naa eisidai ina. Ore eneonguan neibukoo sii enkare sapuk, meibukoo sii enkare sapuk anaa enoshi kata etii enkolong.

Eee pii pee ekiyiolou ajo kainyioo kiun, nikiyiolu sii atuun enkare, nikisaru sii nkishu ontare nikiyioloi sii enikiasita kigial sii inkolong'i oshiake nikiyiol enchan.

Eee ekiyieu nikiyiolou peyie kiyiolou ajo kanu kiunisho nikiyiolou sii atushum enkare nekisaru sii nkishu ontare , nekiyiolou sii enikisaisaita , nekiyiolou sii nkibelkenyata oloingange .

Eeh kiata ilturrurri kiata ministry e agriculture naji KALO kiata e kilimo platform kiata NCPB kiata FAO Kenya kiata sii irkiliku lesimu ajo naa sinanu SMS.

Ore ene dukuya naa meeta eneshumie daiki. ore eniare, meetae isokonini. ore ene uni enkikesata torono. ore eneinguan.,enemesidai edaa ino. ore ene imiet nkibelekenyat oloingang'e. ore ene Ile, meetae enkisuma naitengen iltunganak kuusu osokoni.

Ore ene dukuya naa keyiolou neyiolou, bei apa nagirae aamirie ntokitin, ore eniare, nejing, iltururi loolaieemok. ore ene uni, neinining iredioi. ore enionguan, nepuo sokonini, Eton eitu iremisho pee eyiolou ajo kainyioo irem, naa kainyioo naifaa. ore ene imiet nengamaa ilopisaani lenkiremore. ore ene ile. nibelekeny inkaitubulu, nkatitin. ore ene musho niengor inkatitin oloingang'e.

Ore ene dukuya na aketii enchan we nkare. ore eniare, etimiraki apae long ormusheele aitobiraki, ore eneuni, atayiolo enkiremore ormushel. ore enionguan, aata sacco naagira aisaidia ore ,eneimiet atayiolo entoki naamiraki olmusshele lai. ore eneile kaata olchampa laire. Ore ene musho naa keeta enkiremoto olmusshele mpisai kumok naa sidan sii iretie kewon.

Ore ene dukuya naa kisho ilaremok metegelu entoki nayieu neirem. ore eniare. naa kisaidia peyie, neing'ial inkaitubulu. ore ene uni. kisaidia ilaremok, metayiolo entoki nayieu. ore enionguan kisaidia ilairemok, mitengena ilikulie. ore ene imiet Keret nkera amu, enkiteng',eimu enkiteng'ena esimu, ajo naa sii nanu mobile apps .nitengeni nkera.

Ore nabo naa kekesishoe tedekenya ashu kekesishoe teipa. ore eniare neitobir ilbeniak loota wuejitin naim enkijiape, ore ene uni ekes Ina saa itayuni egeluni sidan nenangari nitoroke, ore ene imiet, emir aasioki. ore ene Ile ejing sacco enkiremore peyie isaidia pee eyiolou entoki naas tenkiremore.

Keinyal eniremishio enkata nemishia, ore eniare naa einyal enchan enkolong' oshi nas nakesishoi. Ore ene uni enemueyu inkishu naake iinyal, ore ene ong'uan imueyiaritin nainyal enkiremore.

Ore ene dukuya naa elelek edou mpisai anashu eilep. ore eniare, nkatitin enkijiape, neme sidai, tolmayai. ore ene uni, ore entoki sukuulini, naa kemiri ilmayai too sukuulini. oree enionguan keeta biashara ore ene imiet keingial imoyiaritin oleng , neing'ial biashara. naa kainyioo ishaa ilairemok nias. naa ore ene dukuya naa kishia, nisho nkukui olchani oishiakino. ore eniare. ningoru sukuulini. naamiraki ilamayi. ore ene uni nejing iltururi loo bukui. ore enionguan neshetaki nkajijik naairowua. tenkaraki eramatare oo nkukui.

ore enedukuya naa kemiri atagol , ore eniare kishaa pee ikes inkolongi naishaakino, ore eneuni ilbarabarani lookeno naa king'ial emirata edaa, ore engae naisaidia ilairemok naa pee eshum teweji neirobi nikitengen ilairemok kigel idakin esidai aitobiraki, ore enemusho nikiun imbuka sidan naishaakino etu ebau kirisimas.

Ore Nena pisai, emilion naa kisaidia inkauntini arubaini na saba netum pookin imilionini, naaretie ate, tena siai enkiremore. netum pookin inaadupore news pookin isiatin naishia.

Ore enedukuya naa ilturruri lenkiremore ore eniare naa enkitobirata oondaiki enaa emirata ormayaai ore ene uni enkitobirata oonkarn ebiashara ore eniongwan enkitobirat ompisaai ore eneimiet enkikilikuana naiusu enkiremore.

koreee ene dukuyaa naa keret ilaeremok metutumore ileinyangak koree eniare eret alimu intokiting nayieuni too sokoni, koree ene uni keret esiai te simu koree eniongwuan eret aitangasa ilairmok peeyie eyioluani koree ta nkolikinot naa meatai isimui ,koree eniare meataae enkisuma, nemeeaatae loitengeni nematae enyorakinoto nemeatai imashinini na shumieki indaiki oo lairemok

Ore taa esiai e kra, naa peyie esotu kosi, ore eniare, isaidia peyie mikintoki aomonusho oleng, too nkuapi eboo. ore enionguan eibung' ilapurol. ore eneimiet itengen iltunganak lolosho le Kenya.

koree ene dukuya kesotu kodii koree eniare naa keshiet ilbarabrani koree ene uni naa kisaidia iyiok pee mekintoki aomonisho oleng too loshon leboo koree ene ongwuan kibuung ilapurok koree ene imiet kitengen iltunganak le kenya

enedukuya keyaau mpisai, maana ee biashara, keyau ilashumba ooo biashara, ketum endaa naa kitobiru isiatin too ltunganak kuliee

koree pee egira aingodee inkerr naa kegiraa adamu maisha enaker tenkang enye, naa kegira adamu ajoo mekuure duo eret enaker koree enkae kegira adamu entoki apa naisaidia enaker eton eata koreee nkae nemekuree duo eyata amu idipa atimira

kifaa piyiolo inkatitin kifaa piyiolo ajoo kanyoo ifaa iiirem tinkata koree nkae kifaa piiya records niyioluo enaaa igira aduporee enaa migira.

Ore nabo naa kiteng'en iltung'anak maana enkiremore. Ore eniare, naa kiteng'en iltung'anak maana ajo kanyioo peeta ilchambai, na kanyioo easishore lelo shambai. Ore eneuni, naa kiteng'en iltung'anak, esiai ompisai, naa kelelek enetumi mpisai ing'ua enkoitoi enkiremore.

Ore ore entoki e dukuya naake eret ila ilairemok aisho loan. Ore eniare kisho sii intokitin naasishore ina siai, ore ene uni kisaidia nisumaki inkera. Ore ene ong'uan kisho sii iltung'anak dupoto e Equity bank eimu enkiriwata oo mpisai oo ening'amu impisai te simu ino.

kesidai enkiriwata oo mpisai te nanu amuu kaidim ariwaki oltungani lolakwa ata metii enewueji nemeeya sii mpisai kumok piriwaki likae tungane koreee enkae aisaidia nanu enaa enkairemoni nairiwaini sinanu

atudungo taa nanu SHA naa kajo kesidai alanh NHIF amo keret pooki ngae koree eniare naa koree SHA ene siokinoto kekiret naa kekibak meleku emwoyian nemegelu ajoo karishata itii koree siii SHA kegiraaa aisaidia iltunganak amu megelu sipitalii ahh enoo lopeny.

Ore enkirriwaroto ompisaai nayiolo nanu naa Mpesa intumia esimu ino naa kanyorr nanu ina amu meeta ewueji nilo aiton ake tenkaji ino nirriwaa mpisaai nebaiki duoo oltung'ani loyieu nena pisaai naa keretisho oleng'.

kanyoor tenaata mpisai te simu amu tenanyagishore ne mimin, naakeata mpisai esimu change koree ene uni naa kesidai amu iyie ake nayiolo ajo inapita nee meeti empurore.

Kanyorr tenairriwaa toompisaai naatii esimu amu mekilej ore enkae naa iata change ino tesimu ore eneiuni nemeeta empurrore ore eningwan kelelek sii metiu enaa mpisaai embene.

Keret amu keyiolou ninche ajo kanyioo eji e Valio, ore enkae, na keret ilairemok, netum intokiting nayieu tenkiremore. Ore ene ong'uan, euni, naa keret ilairemok amu keyiolou maana enkiremore, ore ene ong'uan, naa keyiolou ilairemok intokiting sidan, ontokiting torrok. Na ketum si loan ing'ua e Valio.

Ore taa enedukuya e e value neret nkera pookin

Ore nkoitoi naidim atushukie mpisai na enkoitoi empesa amu kanyoraa ore enkoitoi na enchumata ompisai eimu bank ore pishum te bank nakesidai amu itum tesaaa niyieu na ekiret ore enkae toki na eimu ltururi nipik mpisai inonok inewueji naitum ake baadaye na inyoraa pekilotu aisaidia

eni ee aawa apa esile kake kitegemea ajo kanyo piiwa ena sile, eniiwa ena sile pee kiiret naa iasishore nishuk naa ore nanu entoki naidim atejo naa ore esile eniya naake eretisho oleng'. Iindim ayawa esile nishet enkaji, ore enishet enkaji empluloot ore piitum nena pisai ninteru ashuk enapa sile ino ni ni ni niton ake wo ina aji ino indipa esile nitum adupore ina aji niteshetie esile.

Ee ketii sipitalini naapopuo tolosho le kenya. naa kisidai amu keret iltunganak lotii nkang'itie. nisho sii ilkeek, tenemitumoki ashomo sipitali. naa ekiret, nikiyaki olchani tiang'.naa kisidai sii imoyiaritin kumok. naa ekiyiolou ajo kaji. nikiya naa kaji iko enikibak.

Ore nabo naa empira oo mashinini matejo enaa FIFA, ore eniare naa empira oo nkejek. ore ene uni naa eranyare, enerany iltung'anak netumo orkulie oshon nening'uno. Ore ene ong'uan naa sukuuluni, enepuo sukuuluni aas imbaa enye netumo iltung'anak looloshon loopaasha netumo pookin aas entoki nabo. Ore enkae nee enoshi natii naji word puzzle, enetoni iltung'anak pookin loo nkabilani neas ena ena mchezo naake etumo neas entoki naishia too sukuuluni.

Ore taa ene dukuya naa kitodolu usafi. ore eniare, naa keyau ilkastomani kumok minyianga ntokitin inonok. ore eneiuni, elelek enapata oo ntokitin inonok. ore enionguan, elelek enkipimata. ore enie imiet, esidai amu mingiala ntokitin asioki. ore ene Ile keeku, kenyoraa iltunganak enkipimata ino. nikinyoraa ilkastomani. ore ene musho. naa kelelek, enkimirata, amu idipa aipima, neeku, igira ake amir tenatelekua

Ore enedukuya naa ore enkoitoi e AI naa kisaidia amu kelelek enkisumata ore eniare kelelek amu kisiosion eniigerr nikiasaki niyiolou ajo kainyio duo iyieu naa kakijoki entoki duo niyieu tiaraka ore ene uni kelelek amu mingerr ijoki ake tenkutuk nikiliki ajoki kainyio naai iyieu ore eniongwan eret iltunganak tarruosh ore kulo tung'anak lemiidim aibung'a enkalamu naa keret amu osauti ake ninche epik nelikini entoki nayieu ore enkae toki naa kisaidia tayiolo ajo kainyio iyieu naa kaiko pee kisaidia.

Ore ene dukuya naa kitobir edaa anaa ilmaembe nikintaa juice ,nikintobit ilnyanya aitaa tomatoe paste nikintobir, ilpaek, aitaa enkurma. nikintobir enaisho oolotorok aitaa olchani loloirobi. ore eniare, tenchumata, sidai. ore eneuni, naisho nkarna. ore enionguan naamiraki iltunganak inkampunini sapukin, ore ene imiet nalo aing'oru kebs mitobira ntokitin ainei nagira amir. ore ene imiet naasisho naingoru, cooperatives misaidia. ore eneile naitumiae enkoitoi esimu aa social media esiai enkiremore.

Ore nabo, naa ibenkii, ore eniare, naa sacco ore eneiuni naa loan too sijui, ore enionguan naa nchamai, ore ene imiet naa sirkali, ena naa najo hustler fund women fund. ore eneile naa ketii ena najo micro finance ore taa ena naa e a natii ifauluo, ore ene naapishana naa ketii loan sharks pee taa loan sharks naa ijo kuna naajo locks naa pre nanu enanyor oleng naaa chamas, amu ore chamas naa self ,naa ekincho ninche mpisai naa ishuku ake time wueji .naa ine wueji igira ataasishore anaa olairemoni.

Ayiolo olturur le mpesa, mayiolo olturur, le hustler fund, ayiolo olturur le women fund, kayioolo iltururi le benki, eetae taa left, eeta cooperative, keetae equity, neetae, fuliza, neetae nchamai, naa ore nanu enanyor oleng, naa kajo mpesa, mpesa, pee aomonu mpisai ainei teine wueji nayiolou entoki naas, naa kadolta, naa kadol ajo, kalak atii aji naa kayioolo file nagira aikunari amu kaata naa esimu ai.tiaji, aitalang Sako naitalang benki.

Ore entoki edukuya naidim aitaasa naa kaidim ainyiang'u entoki e aji matejo osabuni enaa enkibiriti enaa omo ore enkoitoi e are naa kaidim aishoo olemeeta ore entoki euni naa kaidim ainyiang'u entoki naonyu anya enaa ormandasi enaa bisukuti.

Ore faida ompisaai niawa tesile naa iasie esiai nishetishore ninyiang'u entoki nemiata niasishore duo akeyie esiai ninoto nintoduaki kulie tung'anak vile nees siinche pee etum ina faida ninoto siinye iyie.

Keaku kesidai amu meeta endaa nainyala tolchambai , ore eniare naa iremisho iyiolo ajo kengas ingira aisho ina daa , ore ene uni naa keaku sidai amu ore bei keaku kenyaanyuku pookin , naa ore enkae euni naa kesidai namu keeta ready market yiolo ewueji ningira amiraki naa kaisidai amu migil aikata endaa ainyala tolchamba lino amu keeta oltungani lingira amiraki

Ore apa pee ibelekenyi mpisai, tolosho lang le Kenya, anoto apa nanu egolikinoto nabo naa, ore apa mpisai natushuma, tiaji. meekire eeta esiai, neeku ingialate nena pisai, meekure eeta entoki naitaasa. ore enkae toki naa eitu apa esioki aalimu eedo, kop, neeku eshomoito mpisai, kumok, inosa enkop, meeta entoki nikintaasa.

Ore tenkop ang' e Kenya naa esiai embenki eesishoreki mpisaai aishooyo ena loan niasishore iltunganak niigil aashuku aa ore taa lelo tung'anak kegira siinche aing'oru mpisaai neeku kegira aasishore mpisaai aing'oru mpisaai.

Ore taa esiai oosaen toontasati amu kisaidia ketum mpisaai ore enkae toki naa ketum iltung'anak kumok niteng'en about ina siai oosaen ore entoki euni naa kebol esiai oompisaai ore entoki e ongwan naa kisaidia kuna tasati pee eyiolou ntokitin apa nitu eyiolou kupitia kulie tasaki ake naagira aasishore eisiai oosaen, ore enkae toki naa ishoo iltung'anak kumok esiai naa ketumito mpisaai tiatua ina siai naasita.

Ore olosek loonkilani naishopoki tedukuya naa ore nabo ore nena kilani naa elelek tanakata tosokoni, elelek entumoto ore ene uni eetai nena kilani aa ninche naatii tanakata osokoni ore eniongwan ingoru iltunganak kumok kuna kilani emutumba alang' kunda naatii ildukaai ore enkae naa ore nena kilani naa ninche naaret iltunganak amu minyiala metiu enaa nena olduka amu keng'era nena kila saa ake niinchop, ore enkae ore nena kilani emutumba naa ninche iaffordi iltunganak kumok naa ina pee egirai ainyiang'u naa ina peetii biashara sapuk oonena kilani emutumba amu ninye eyieu iltunganak naa ninche ebaiki toompisaai.

Ore account e post bank naake eyeu ake enkitambulisho, naa ore lelo arin naa piibaya ake ilarin tomon o isiet, nibol acount e post bank, naa ibol kuanzia enkolong' e dukuya mpaka enkolong' e uni niindim emboloto e post bank ninteru ashum impisai inonok te post bank.

Ore nabo naake iibung' ilapurok, ore eniare naake isaidia ajo kai igira aikunaa impisai inonok, ore ene uni naake itodolu ajo inyang'ua ena toki te saa naje we nkata naje. Ore enkae toki naake isaidia inoto receipt nintoduaki oltung'ani lolduka eneeta duo entoki ninyang'ua pae ing'ira aitodol peeyiolou ajo iriwayie impisai. Ore entoki e uni naa kekisaidia oleng' amu iyiolou ajo kaja mpesai naatelekutua te mpesa balance.

Engarri nanapieki ilolan aapik engarri naa ninye oshi, enoshi narrewi naa ninye eji trolley ore taa trolley naa enoshi narrewi aanapie ilolan aapik engarri.

kesaidia ilkastomani lenye metayiolo entoki nagira aas nisaidia ilkastomani lenye ajo kaja entoki kisaidia sii aret metayiolo ajo kanyioo ena nayieu, kisaidia ilkastomani lenye intokitin kumok oleng' nayieu nereti eeta olkastomai maswali naa pee ijibu olkastomai lenye neret neretoo nitoduaki inkoitoi sidan wo nkoitoi torok pee elam.

Ore Ina faida natum, naa faida ekirim ore ena kirim naa kitumiae aitayunye butter netum mpisai neretie ate. ore enkae toki naa kemiri kule aamiraki dairy. nemiraki isukulini, nemiraki sipitalini, netum mpisai. ore enkae toki. ore kule naa ketum naa edaa nanya ninche, neret. ore enkae toki naa keret sii ilasho lenye. pee enak ilasho nkishu. nebulu sii ninche niaku nkishu. ore enkae toki ore Kuna le naa kisaidia, nkera amu kelo nkera kule. nisaidia olorere. nisaidia sii te a siai emirata ekule. nitum. mpisai. ore enkae toki naa ekintobiraki sii biashara amu ibol biashara ino nimiraki iltunganak looyieiu.

Enishum endaa ino aitobiraki naake isaidia value oleng'. Ore enkae toki eniing'er inkarn nisir nijo irpaek kulo, empooshoi ena, kisaidia oleng'. Ore enkae toki naa enimiraki iltung'anak too nkampunini sapukin, ore enkae toki naa enitumore kulo tung'anak le KEBS nekintobiraki endaa ino piiyaku certified certified pii. Ore enkae toki naa enishulare kulo tung'anak le cooperatives pee kisaidia, ore enkae toki enintumia social media aasishore esiai ino emirata oo ntokitin inonok emukunda nekisaidia oleng' ne ne nilepu value endaa ino o mpisai nitumito te nkiremore.

Ore esiai ooltingai naa pee eudu enkare naisaidia olorere pee iremisho ore esiai e coolants naa kisidia sii ntasati pee eeku kelepisho ake neshum kule enye tinewueji pee etumoki aashom aatimirr toosokonini ore taa refrigrators naa kisaidia aapik ndaiki neshum ndaiki pee etumoki taisere ainosa ore ena toki naki freezer naa kisaidia pee eik kule pee iidim adake atimiraki oltung'ani enashu pee iaas esiai ataa enaa ene oteli aa sidan kule minyiala ntokitin naapiki freezer minyiala ntokitin naapiki refrigrators neminyiala kule naapiki coolers amu kisiadia ina kirobi pee minyiala ake ntokitin naa kisaidia sii kuna tokitin naijio fruits and vegetables kulo matunda kisaidia amu minyiala araka naa iindim anoto orcustomai adake eton aa sidan neeku ina toki amu kisaidia nena tokitin.

Ore taa enedukuya naa kakisaidia Mpesa tushuma mpisaai inonok hiyo ni savings ore eniare kakisaidia Mpesa tang'amu mpisaai tenikirriwakini ore Mpesa naa kakiingil aisaidia rriwai mpisaai ore enkae toki naa kakisaidia Mpesa toomonu mpisaai te app e Safaricom arashu enkae app ake kisaidia sii taasishore enkoitoi e Mpesa nishumie mpisaai oniasishore.

Kifaa ake pee italaku mpisaai e tax nemiirony kulie tung'anak nitaa iltung'anak pookin erisioti nabo nekintobirr irbaribarani nekishet isukuulini neshet isipitalini tiatua nena pisaai e financial

ilasima ake pee etii ina pee iko ikilkumok mijipangata neyiolou ajo kanyioo eesita kanyioo ifaa pee irem kegata oo ilpayek kengata ekitunguu kengata nairemi ilnyanya, kifaa ake pee eta ina ng'eno pee esie intokitin sidain, neyiolou sii vile neshum intokitin enye tenebau inakata neyiolou sii iltunganak oomiraki nenatokitin pee meeku ake etuuno nelau oltungani omiraki.

Keitukuj ilairemok egira aasisho dama okewarie egira aing'oru mpisaai naa kisaidia sii ilairemok mimyiang'u kulie sambai loirem enaa leasing menoto nguvu naasishore kisaidia ilairemok pee etum mpisaai kumok naaretie ate naaya nkera sukuul kisaidia ilairemok mitobira enkae peku neeasishore netum mpisaai.

Ore eneshipa orcustomai naa keshukunyie eneshipa orcustomai naa kinyiang'u enkae toki amu kitonyorrayie Ore eneshipa orcustomai naa kipotu kulie tung'anak nikiponu ainyiang' Ore eneshipa orcustomai meekiingil aikata apaash enkolong' nemeeta onkolong' naata ore enkae toki naa kekinyorraa oleng' keeta trust ino.

Ore biashara naa entoki sidai oleng' enimirr enkuku nitum mpisaai enimirr endaa pookin nigira airem tolchamba nitum mpisaai enimirr kule nitum mpisaai enimirr olchamba nitum mpisaai eniaas ntokitin pookin nitum mpisaai eniripisho nitum mpisaai eniaar empira nitum mpisaai enisuma nitum esiai nitum mpisaai kakiret oleng'.

IIndim atolimu te Facebook nilimu te Instagram niingerr imbaa nipik olaam ni advertise kewon niingerr toosimui niliki sii ilainyiangak pooki ajo kaji kitumie ninchooyo namba ninchooyo ewueji nimanya ninchooyo entoki nimirita pee eyiolouni ajo kaai kiretieki naa kaai iko kulo tung'anak pee etum ntokitin.

Iindim ainyiang'u endaa iidim atipika nkera inonok sukuul iidim ainyiang'u entoki nishetishore iidim inyiang'u ntare iidim inyiang'u nkishu iindim atipika nkera inonok sukuul iidim ataasishore esiai oosaen iindim ateshetishore iindim ainyiang'u olchamba ninyiang'u fertilizer ninyiang'u ntokitin kumok oleng' eimu ena siai ompisaai e tanakata.

Iimaa ngolikinot kumok pee itum aitoriori kake, mifaa pee igil oltau isujaa ake ina oitoi oo noto, ewueji sidai nikireti amu ine wueji ake neishaa, elo ake combo ompaka nitumie ewueji sidai

Ore NGO naa kisaidia iltunganak tarruash meshomoita sukuul enaa iltunganak lemeeta nkejek ninyiang'aki wheel chairs enaa iltunganak lemeeta nkaik no ninyiang'aki plastic pee isaidia siinche meshomoita sukuul ore enkai toki enkai toki naidim NGO aitaasa iltunganak tesukuul temurua naa pee eshetaki indarasani neshetaki nchooi ninyiang'aki mbukui nepiki sii nkera sukuul nena nemeidim ntoiwuo enye naa kiidim sii NGO's aateshet ndarasani kumok.

Ore ewuejitin ompisaai naa keyieu ake nepiki CCTVs nepiki irpolisi metorripo ore sii iltunganak oojing'u ning'urari pee metii ake olojing'u eeta silaha kifaa pee etii iltaai metaa memisimis nifaa sii pee eeta iltunganak oosisho ake tembata pee meyau empurrore.

Ore ewueji ompisai tenerip ilomon na peisho oltungani mpesa orkilikuai lempesa ajo inoto mpisai naabaa nigeri si ajo inoto mpisai na enilo si apik mpisai nigeri ajo kaja mpisai nitipika peyiolouni ajo nesiri si mpala peyiolouni ajo kaja itaasa tanaa school fees ishomo alo apik nigeri si ajo itipika mpisai esiana naja ntarikini aja we saa naje.

Kifaa pee itobirr Mpesa metaa menyanyuku pookin nifaa pee itobirr emashini natukuny oltung'ani torkimojino metaa keyioloi ajo kang'ai ina metaa oltung'ani opurro mpisaai inonok tinewueji naa kifaa sii pee itobirr iwuejitin kumok naasishore iltunganak peeku confidential meeta oltung'ani odol olikae tung'anak, nemedol PIN olikae tung'ani iyie ake o benk.

Ore pee eyieu iltunganak kumok neesishore boo olosho naa metii Kenya esiai ore enkai toki naa elelek esiai pee itum toonkuapi eboo ore enkae toki nagira amitiki iltunganak pee eesisho te Kenya naa naa tax ore enkae toki nagira amitiki iltunganak naa metii isiaitin Kenya ore enkae toki naa ore nkuapi eboo naa itum enkirragata nitum endaa pee iaas esiai ore te Kenya mitum nena tokitin iaas esiai neton ake igira ainyiang'aki kewon endaa.

Amu ore mpisaai esimu naa kelelek ore mpisaai esimu naa keeta change ore mpisaai esimu naa kelelek enkirriwaroto ore mpisaai esimu naa kelelek enintayu ore mpisaai esimu naa mepurroo oltung'ani ore mpisaai esimu naa iyie ake nayiolo ore mpisaai esimu naa keret oltung'ani oleng' amu enimiata toki naa iindim atalaa ntokitin inonok eimu mpisaai esimu.

Kisho iltunganak mbukui, ilairemok nisho niteng'en nisho nkardasini misuma nitagol ninche nisho maana oontokitin naasita.

Ore pee eeta Mpesa Nena tokitin pookin naa tenkaraki aa sidai naa kees esiai aitobiraki naa kelelek naa ene nkop pookin naa kebaiki kila mtu nemeeta mpisaai kumok nikidung' eniaas in siai kelelek naa keeta pooki ng'ae naa keesisho te pooki ng'ae pooki wueji nitii.

Wore app ee Mpesa naa kelelek amu inapita ake tesimu ino, naa kebaiki pookingae, naa wore enkae toki naa keasisho ata enaa kewarie. Wore ATM naa ketorono amu kiken keata esaa naa kikeni. Naa wore naa Mpesa naati esimu ino, naa iasishore pookin kata, aa kewarie aa odama. Naa wore aitoki naa kelelek amu iata ake naa inapita, ias tesaa niyieu. Naa wore enkae toki naa wore enkirruaroto oompisai naa kelelek metiu enaa ine ATM.

Ore pee egira aapik mpisaai kumok te sacco naa keji pee eshumi mpisaai niasishore isiaitin neshetishore ninyiang'unyie irkulie nkishu ninyiang'unyie irkulie ilchambai neshetisho irkulie ina apa pee egirai aitumia sacco kisaidia amu kincho opportunities nikielekeza ajo kanyioo intaas mpisai nikishumaki mpisai inonok naa keisho mpisaai naatii sacco ina apa pee egira iltunganak aitumia oleng' ootii ilturrurri.

ore kuna pisai naa kaidim aishoo ile meeta naa kaidim anyang'unyie intokitin naijo osabuni enkiberiti naa kaidim sii nainyang'unyie intokitin naijo soda, idim anyiang'unyie inkankumuni, oo inkera kutitik naa kaidim sii atushuma inkulie naponiki entoki ake nayieu.

Ore lelo tunganak, nemeitagol mpisai ooltukutuki, ore enkae toki naa kenap or customer aitobiraki metii speed ,ore enkae toki naa keisho helmet pee eitobiraa iltunganak, ore enkae naa eitumia enkoitoi e mpesa metaa melau change

Ibelekenyaki apa mpisaai niimin mpisaai kumok amu itu apa ibelekeny iltunganak kumok mpisai neimin kumok mpisai neeku pesho iata ake mpisai kake mikisaidia etaa nkardasini ake meeta entoki nekiretito nena pisaai.

Emirriwaa mpisaai te Mpesa naa ilo app e Mpesa nilo send money niingerr namba oltung'ani loyieu nirriwaki nelo amount nipik mpisaai naai niyieu nirriwaki oltung'ani ometabaiki taa Mpesa pin nipik taayie pin ino naa enino ake ore pee ipik niirony ewueji nogero okay, naitodolu enkarna oltung'ani ompisaai niyieu nirriwaki enaa ninye niingerr yes ene ninye niingerr two pee eeku cancelled naa enaa one ore nena one naa kesawa nirriwaki ake ilo tung'ani mpisai nebaiki ina saa ake.

Eyieuni enkipande ino neyiuni olaini lino lesimu neeyieuni pin number neyiuni green card apa ninyiang'unyie ilo aini neyiuni sii esimu nikiasishore transaction tinewueji nikintodol ajo ketii olaini lino active.

Kelak osesen amu ore ina nigira arrumoo naa kelak osesen alang' teniton tiaji anunuko naa itum imoyiaritin kumok neeku enirrumo enkulubaro aitumia nguvu inonok naa keret oleng' osesen amu kelak osesen naa kakintagol sii nemitum imoyiaritin oleng' naa kakintagol muscles ee pee eeku igol pee eeku mishal.

Ore esidano ebiashara ino naa itum mpisaai openy ore enkae toki toki naa iyiolou ntokitin kumok nias amu keon ake nekilikuan ninyiototo nias ore esidano ebiashara ino naa ke fexible iaas ena eniyieu nibol esaa niyieu naa ipik ntokitin niyieu eniyieu nai niponaa enkae toki naa iyie ake nasisho ore enkae toki ebiashara ino naa enitum mpisaai naa iyie ake nanya, ore eniyieu loan naa iyie ake nanyorraa niyaki keon meeta oltung'ani linkilikuan naa kasidai biashara teninteraki keon.

Meesidai teniyooki enkare ormuseregi amu kirobi oleng' naa kakiyaki imoyiaritin, kifaa ake pee ipik enkare oltoo nintukore naa teniyieu enkare niook ning'as aitokitokie piidim atooko amu ore enkare olmusereji nemesidai kechafu naa kirobi naa kakipik imoyiaritin.

Ore eniik nkilani tenkamba naji olaini naa kesidai amu ketoyu aitobiraki ore enkae toki naa mejing' nkukuuni ore enipik nkilani enkop arashu ipik ewueji netii nkujit naa kejing nkukuuni naa kakiinyial osesen ore enkae toki nemetoyu aitobiraki ore enkae toki naa kepuo nkukuuni aisudori tiatua neeku ikash ake teniik nkilani inonok tolaini metoito aitobiraki nemeeta entoki nijing' naa ketoyu aa safii amu enipik enkop neeku chafui.

Ore eneetai graduation neshipai eneetai approval oltung'anak prefects neshipakinoi eneetai entoki nataase sidai neshipakinoi eneeim oltung'ani neshipakinoi.

Eyieuni enkardasi ino einoto matejo birth certificate eyieuni enkitambulisho ontoiwuo inonok pokirare ene papa o ene mama pee idung' enkitambulisho ino.

Ore ntokitin naajo ircustomani naa kesipa naa kanyorraa oshi amu ore ircustomani they're always right ore pee ejo orcustomai entoki naa kesipa amu inyiang'ua ina toki naa keyiolo esidano naa keyiolo entorroni.

Ore entoki naidim ataas naa pee etoni ake niteng'en nkera enye ajo kainyio eji siasa naa kaiko teneret ninche niteng'en sii esiai e teknology ajo enkisuma sidai pee iaas esiai e teknology.

Ore esiai oolaasak tenitengen irmukubwani lenye naa kesidai amu kitodol entoki amu ninche oota experience sidai sii esiai ircustomani amu keeta mpisai naa kiteng'eni since ircustomani niyiolou ajo ore amu mekiyieu oshi ena toki nemintoki ayau olduka lino nitum ainyiang'u enayieu orcustomai.

Eyieuni nanya endaa natii vitamins naatii proteins o carbohydrates neyiuni sii namanya ewueji safi nemetii ntokitin chafui pee matum imoyiaritin torrok orbukeita imoyiaritin

Iishop nkera esukuul uniform pee enyanyuku pookin niyiolou ajo nkera esukuul nisaidia sii metaa nabo nisaidia metaa menyanyuk olaisinani oltung'ani loota mpisai.